Ore ena siai naa olchumati loo nkujit, pee ishori inkishu tenkata olameyu.

Ore ena eunore oo matunda. Naa ore ele matundai keji paipai

Ore enasiai na eunore ompuka naji spinach ore tenarishata natan etii kuna puka erishata naji ene nasari.

Ore sipitalini e cancer tor kerenket le kisumu naa salama cancer centre, diamond hospital kisumu

Ore sipitalini sapuki naata eretoto o rubat torkereket le Kisumu na agha can hospital kisumu, o avenue hospital kisumu o kisumu specialist hospital.

Ore ena siai neme sapuk oooleng te kop ang.

Ore entoki nadolita tene naa oldakitarii loibung'uta oldamoyiai enkaina pee ejuro orlkwak losesen loldamoyiai

Ore ena siai nemesapu oleng' tenkopang.

Ore matumisi elaptop te nkisuma e primari naa keiteng'en nkera orkeretii letaata ledigital

Ore ele naa osokini omirieki ndaikin naingwaa nkishu olchambai. Ndaikin naijo kule naotok , wenaisho olotorok .

Ore etoki naitaruo iltungana anaa ake egira asishore mpirai naa eboloto epira te nkutuk, naa ore enaikoni pee epaashi naa tenisumi iltungana eneikoni tene boli empira.

Ore ena bae naa kibelekenya oleng tenkop ang tenkaraki erishata dorop enchan neisababisha ena bae pee elo abori.